Jotend Kaunti ma Siaya ne orado gi ker mar Kenya Migosi William Samoei Ruto e statehouse Nairobi. Mae timore bang' ka jo kaunti mag Siaya ne osechiwo ywak margi mondo omi jakom ochore lwete e weche mag dongruok ma dhi e,e kaunti ma Siaya. Jotelo go ka ne otelne gi gavana James Aggrey Orengo kod Oburu Odinga, ne ogo mbaka e yore ma opogore opogore mathoth, ma, ma dhi kelone josiaya dongruok. Achiel kuom weche mane gi wuoye, ne en weche mag bero weche thieth e kaunti no ma Siaya. Mar ariyo ne giloso e weche mag bero pur, kendo ngíyo kaka japur nyalo dongore gi hola ma sirkal pango chiwo ne gi. Mar adek negi, negi wuoye e wi gero Siaya pier mabiro konyo tije mag nam bedo mayot.

Rawera ma hike ni diere ne omaki Kenyatta National Hospital, ka ichich kode kuom tudruok gi jonjore mondo omi gineg jatwo e osiptandnoendo. Kata kamano rawera no, ne ok o ok otony nikech ne omake to otere e stesend obila mondo ondik lipot kaluwore gi tim mane odwa timo noendo. E yore mag ohala, oseyudore ni ngény jopur tiyogi yiedhe mateko gi ni malo, e kwoyo ne chiemo ma ji chamo, kaka waru kod alot ma ipidho e puodho gi eki. Migao mar thieth kod kachiel gi migao mar pur oseriwore kanyakla ka gikwedo wachno endo, kendo gikwayo jopur mondo obede joma jo ratiro e tijegi.

Gwenge mathoth e piny Kenya, dhi medo yudo ngích kod koyo ma sani otimo tanda wuoya, newach dwe ma sani wantiere, dwe mar auchiel. Kata kamano, kuonde moko machal kaka Kisumo wachore ni biro yudo koth matin. Kuonde moko kaka Mandera, to podi nigi liet, biro yudo liet. Kendo koth to sani ok nere kono. Nairobi kod alwora mage, bende biro mana medo yudo koyo to ka, gi gi nyidho nyidho mar koth matin.